Haya Nĩkũrĩ na wongererekũ wa indo cia ũrĩmĩ thogora , thogora wa thĩ kũma nja wa bũrũri ũndũ ũyũ ũndũ ũyũ ũhũtagia arĩmi na na njĩra ya okorwo nĩ igotĩ rĩrĩa rĩtinagio nĩ thirikari matitinagio ,okorwo nĩ indo cia gĩũka okorwo cia ũrĩmi a bataraica na dawa irĩa ihũragwo cia korwo cirĩ cia thogora wa thĩ mũrĩmĩ nĩahotaga kũgũra raithi na njĩra ĩna raithi na ũndũ ũyũ ũgakorwo ũgĩteithia mũrĩmi mũno rĩũ rĩrĩa bataraica ya raithi yokire bũrũri inĩ na arĩmi makĩambĩrĩria kũheo ũndũ ũyũ nĩ ũkoregwo ũrĩ ũteithio mũnene mũno tondũ andũ nĩmahotete rĩũ kũrĩma biũ tondũ bataraica ĩna raithi dawa cia kũhũra ciĩna raithi koguo ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie mũno bũrũri witũ tondũ ũthiĩte ũgĩteithagia arĩmĩ a nini arĩa matarĩ na hinya eeh ,nĩmakoretwo makĩgũra indo icio na njĩra ya raithi na igatwĩka ũteithio.

Ũndũ ũrĩa ũrangenia mũno ndĩrona hana nĩ atĩ itũnda rĩrĩ rĩrĩrĩhaha nĩ itũnda rĩkoragwo rĩgĩteĩthia mwĩrĩ wa mũndũ mũno na rĩna ũ rĩna ũteĩthio mũnene thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ ona mũndũ angĩkorwo e mũrwarũ arĩe itũnda rĩrĩ nĩ rĩ mũteithagĩrĩria na kũogũo nĩ ndona ũndũ wĩna bata mũno ũyũ nĩ ũrĩmi mwega tondũ itũnda rĩrĩ itũnda rĩrĩ o rĩngĩ nĩ itũnda rĩa bata rĩteithagia mũndũ mwĩrĩ inĩ na nĩrĩronekana nĩ itũnda ithaka itũnda rĩroneka ona rĩtĩhũrĩtwo ndawa nakũogũo rĩgatwĩka ũteĩthio tondũ itũnda rĩrĩ rĩ goro ũngĩkorwo na matũnda makũ ta maya ũtware ndũnyũ nĩũkũona mbeca mbeca nyingĩ mbeca njega namkũogũo ũndũ ũyũ nĩ ũrangenia mũno to nĩ nndĩrona icĩ nĩ mbia na nĩũteithio mũnene tondũ nĩ ũgũteithia mũndũ na mũhũko wa andũ ũthiĩ nambere na kũgia mbia angĩkorwo mũndũ nĩ ekũhota kũrĩma itũnda rĩrĩ rĩmwĩtĩkĩre na nĩrĩroneka nginya rĩrakũrio mũgũnda nĩrĩroneka ũrĩa rĩhandĩtwo nĩkũgethwo rĩragethwo na rĩũ nĩkwendio rĩrendio.

Ũndũ ũyũ thĩinĩ wa wa wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩũndũ wa bata mũno, tondũ itunda rĩrĩ, nĩ itunda rĩtarĩ maũndũ maingĩ. Ũgũhanda o mbegũ yaku thĩinĩ wa mũgũnda waku. Na wa rĩhanda ũrĩeterere thikũ iria rĩkĩninaga. Nĩ rĩgĩciaraga matunda, rĩgaciara matunda mega mendetwo na mateithagĩrĩria mwĩrĩ, ũgima wa mwĩrĩ. Na itunda rĩrĩ warĩkia kũrĩgetha, warĩhanda tondũ, rĩakũra no kũgethwo rĩgethagwo. Itunda rĩrĩ nĩ rĩrĩ thogora na rĩtiagaga agũri. Nĩ rĩhũthagĩrwo mũno mũno mũno mũno nĩ andũ mahinda marĩa kwĩna, kwĩna, kwĩna magongona matiganĩte thĩinĩ wa, wa mĩciĩ itũ, itunda rĩrĩ nĩ rĩo rĩteng'agĩrĩrwo. Itunda rĩrĩ no ũrĩe, no ũthondeke juice, na itunda rĩrĩ nĩ rĩrĩ mbia mũno mũno mũno mũno. Tondũ warĩkia kũrĩkũria ũrĩgethe ũũ rĩhana haha, hatirĩ atĩ atĩ no rĩage , no no rĩage thoko. Rĩgũragwo wega, no gwĩtanĩra ũgwĩtanĩra, rĩũke ũthimĩrwo, ũtigĩrwo mbeca ciaku baribari. Koguo nĩ itunda rĩa bata na itunda rĩteithagĩrĩria mũno gũkũ gwitũ, tondũ nĩrĩkũraga wega mũno na nĩrĩciaraga...

Haha ndĩrona aah mbere yakwa ĩno nĩ kahũa na kũharĩrĩrio karaharĩrio na nĩkũharĩrĩrio karaharĩrio nĩgetha kaharĩrĩrio nĩgakonyoragwo na haha ndĩrona tarĩ kũharĩrĩrĩrio karaha harĩrĩrio nĩgetha manjĩrĩrie kũgakonyora na kahũa nĩ kĩndũ gĩa bata nĩko tũnyũaga ona nĩka nĩgatũmagwo na nja karĩkĩa gũthondekwo na kũharĩrĩrio na gũkonyorwo nakũmithio gacokaga gagatũmwo na nja nake mbeca biũ nĩkagũragwo wega mũno mũno na gatiagaga agũri na nĩ kĩndũ nĩ mũmera ũteĩthĩtie kũma tene tondũ ũtũrĩte kũo ũtũrĩtwo ũhandĩtwo nĩ arĩa marĩkũo mbere na nĩũmateĩthĩtie gũthomithia ciana ciao na mahũthĩro maũ na gwaka mĩciĩ kũogũo nĩ ndĩrona gaka nĩ kahũa na nĩkũharĩrĩrio karaharĩrĩrio eeh kegĩthĩinĩ karaharĩrĩrio nĩgetha gagĩthiĩ ũrĩa gagĩthiaga harĩ o ũrĩa gakiũmaga haha gagthiĩ harĩa hangĩ thĩinĩ wa wa wa kũrĩa gakĩgũragĩrwo na rĩũ haha mbere ndĩrona nĩkũharĩrĩrio he mũndũ ũrakaharĩria nĩgetha gakĩ.

Eeh meciria inĩ makwa haha, nĩndĩrona mũndũ wĩ mũgũnda akenete mũno na nĩkahũa aratũa, na kaha nĩ kĩndũ nĩ kĩndũ gĩkoragwo na ũteithio mũnene mũno mũno tondũ karĩkia gũtuo ũũ tũrona ndĩrona mũthũri ũyũ agĩtũa haha , gĩtwaragwo thĩinĩ wa factory na kũma haũ gathiĩ na mbere nĩ kũrĩhwo gakoragwo agkĩrĩhwo na nĩkarĩhagwo mbeca njega nanĩgatũrĩte na nĩ ũteithio ũkoragwo wĩ mũnene na kahũa gaka nĩka ronekana nĩkahũa gaciarĩte wega tondũ ona mũtui kana mwene ko nĩ aratheka kũogũo nĩ kĩndũ gĩa bata nĩarakena tondũ gatimũconorete na kũma haha rĩũ e nĩegũthiĩ kũona ũteithio na nĩegũthiĩ kũona mbia mũhuko wake ndũrĩkoragwo ũtarĩ kĩndũ tondũ nĩarĩkia gũtũa kahũa gake kũmana na haũ agatware kũra magatwaraga gĩthĩ inĩ na warĩkĩa gũgatwara kũu ũagtĩga gakĩrĩ thĩrĩ weterere mweri kana ũrĩa marĩhaga na warĩhwo mbeca icio waikia mũhũko ũkaigũa nĩwaiganĩra na kahũa gaka noko tũhũthagĩra to nĩtũnyũaga e nĩtũnyũaga gwitũ mĩciĩ na twanyua nĩkega tondũ ona rĩrĩa kwĩna heho andũ.

Maũndũ marĩa magĩragĩrĩria andũ gũkinyĩra ũtũngata , nĩ atĩ thĩinĩ wa thibitarĩ irĩa tũrĩ nacio gĩcigo inĩ gĩkĩ gitũ, ũndũ wambere gũtĩrĩ dawa no ũthiĩ wage dawa na warĩkĩaga dawa magũkwĩra ũthiĩ ũkagũre ũgũthiĩ kũgũra na ũkwenderio dawa icio goro mũno mũno mũno na ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwoarĩ thĩna mũnene mũno thĩinĩ wa gĩcigo gitũ, tondũ ona wathiĩ thibitarĩ gũtĩrĩ dawa na uona wathiĩ nĩũgiũkora gũtĩkĩrĩ ndagĩtarĩ tondũ rĩngĩ nĩgũgĩkoragwo na mthĩna nĩmakĩũgaga thirĩkari nĩ ĩregete kũmarĩha kũogũo ũgĩma mwega wa mwĩrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gitũ wĩna thĩna mũno ona noũthiĩ wĩrwo atĩ nĩũgate kĩrĩa kĩragatwo atĩ nĩgetha ũtũngatĩrwo no wathiĩ magakwĩra atĩ nyamũ ĩyo ndĩrarũta wĩra na kũogũo andũ mena thĩna ũmwe mũingĩ mũno nĩkwaga maũtũngata mega thĩinĩ wa mathibitari marĩa tũkĩrĩ namo tondũ gũtirĩ maũndũ marĩa mabataranĩtie thĩinĩ wa thibitarĩ citũ nakũogũo no tũrie thirikari ĩtũigũĩre tha tondũ andũ nĩmakoretwo na mathĩna maingĩ mũno gũtũraga harambĩ mũndũ nĩarwarĩre nĩagire dawa nĩathĩre thibitarĩ nĩetirio mbia irĩa atangĩona.

Nĩ kara hihinywo? eh Thibitarĩ-inĩ ciitũ nĩ kũrĩ na thĩna wa ũgima wa mwĩrĩ tondũ wathiĩ thibitarĩ, gũtirĩ na ndagĩtarĩ, gũtirĩ na ndawa, nĩ kũretio mbia, o wathiĩ no mũhaka ũrĩhe. Kuuma kuuma haha kĩambĩrĩria ũrathimĩrwo pressure, waanjirĩrie kũrĩhĩra hau. Rĩu okorwo ndũrĩ na mbeca, andũ arĩa matarĩ na hinya me thĩna-inĩ mũno, tondũ o na wathiĩ thibitarĩ ndwĩgĩthondekwo. Wathiĩ waandĩkĩrwo ndawa ũkeerwo ũkagũre, ndũrĩ na mbia. Andũ aingĩ mũno nĩ tũraóna magĩte mĩoyo yao tondũ matirĩ na mbia cia kũhota gũthiĩ mbere, gũthi mathibitarĩ ma mbia, gũthiĩ kũgũra ndawa iria meetio. Nĩ ũgũthiĩ o na ũgagĩkora gũtirĩ ndagĩtarĩ. Wakora gũtirĩ ndagĩtarĩ na wĩ mũrũaru o na rĩngĩ ũgũkũĩra oro hau. Kwoguo nĩ kũrĩ na thĩna mũnene ũgũmĩire ũgima wa mwĩrĩ ũmũthĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ. Na, no Ngai atũiguĩrĩire tha, tondũ ũndũ ũyũ ũngĩaga gũthira, andũ nĩ magũthiĩ nambere gũkua, na gũthĩna, na gũtorio nĩ mĩrimũ. Tondũ mĩrimũ ũngĩtaangĩkĩirwo naihenya, ũgũthiĩ ũgagĩkora gũtirĩ na ũteithio wĩ thibitarĩ-inĩ. Okorwo ũtarĩ na mbia, ũgũgĩikara o hau ũkuĩre hau to hatirĩ kĩndũ ũreka. Nĩ tũraona o na nĩ gũkĩgĩĩte na maharambee maingĩ thĩinĩ wa matũra maitũ tondũ mũndũ nĩ arũarire na ndarĩ na mbia, nĩ --

Mĩrimũ ĩrĩa mũndũ, mĩrimũ ya ihinda iraya, mundũ angĩhota kũhũrana nayo nĩ ta, nĩ ta mũrimũ wa kũhaica thakame, nĩũndũ ũngĩrũmĩrĩra mawatho marĩa ndagĩtarĩ athara, mĩrĩre mĩega na wĩĩtĩkĩre kũhũthĩra mataaro marĩa ũgũtaarwo nĩ arigitani aitũ thĩinĩ wa thibitarĩ, mĩrimũ ĩyo nĩ ũkũhota kũhũrana nayo na ũkũhũrana nayo, nĩ tondũ wa gũĩtĩkĩra gwathĩka na kũigua mataaro marĩa ũgũkorwo ũkĩheo thĩinĩ wa thibitarĩ ciitũ. Mũrimũ ũrĩa ũngĩ nĩ ta mũrimũ wa cukari, tondũ ũngĩĩtĩkĩra kũrũmĩrĩra ũrĩa ndagĩtarĩ egũkwĩra ũhoro wa mĩrĩĩre, mũrimũ ũcio no ũthiĩ na ũ ũtorie. Kwoguo mĩrimũ ĩyo yerĩ, nĩ mĩrimũ ũngĩhota kwĩgirĩrĩria, na to ĩyo yerĩ, nĩ kũrĩ na mĩrimũ mĩingĩ, nĩ tondũ o na ũngĩĩrwo, okorwo nĩ mũrimũ wa nda, wĩĩrwo ũgĩthambagie indo iria ũrarĩa na ndũkanarĩe ũteethambĩte kana gwĩthamba moko, mĩrimũ ĩyo nĩ ĩgũthira. Na kwoguo nĩ kũrabatara mũndũ gũthikĩrĩria mataaro marĩa egũtaarwo thibitarĩ kana mũtaarani, na mũndũ etĩkĩra gwathĩka, ũhoro ũcio nĩ--

Ndawa cia mĩrimũ ya ihĩnda ĩraya ta mũrimũ wa cũkari na kũhaĩca gwa thakame , nĩikoretwo na thĩna mũno mũno mũno thĩinĩ wa gĩcigo gitũ tondũ wa thiĩ thibitarĩ ndawa icio gũtikoragwo na andũ nĩmakoragwo na ihĩnda irĩtũ tondũ ndawa icio no mũhaka ũnyũe o mũthenya na rĩũ nĩwathiĩ thibitari nĩwaciaga rĩũ nĩ wĩhinyĩrĩrie ũthiĩ ũkagũre thĩinĩ wa kũrĩa ciendagio na ũndũ ũyũ ũgakorwo wĩ thina mũno mũno mũno kũrĩ andũ amwe ondũ ndawa icio ũgũthiĩ rĩngĩ ndũrĩ na mbia ũtakĩrĩ na mbia hatĩrĩ ũndũ ũngĩka na ondũ wathiĩ wa ciaga rĩũ no wĩinũkĩre na rĩũ wainũka mĩrimũ ĩgathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria andũ na nĩ mĩrimũ ĩrĩa nĩ yamũhaka ũnyũe ndawa o mũthenya o mũthenya kũogũo thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ gitũ kwĩna thĩna mũinĩ mũno tondũ adũ nĩmakoretwo na na thĩna nĩmahinyĩrĩrĩkĩte mũno nĩũndũ wa gũkorwo thibitari citũ ĩtikoragwo na ndawa nĩ hinya mũno ũthiĩ kũo ũkore ndawa na wakora ndawa ndũngĩ kora ciothe hamwe either wone mũthemba ũmwe icio ingĩ wĩrwo ũkagũre ndĩrona thibitarĩ citũ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ ĩrĩa ũngĩthiĩ nĩũndũ wa mathĩna ma mĩrimũ ĩno ũkore ndawa ũthiĩ ũheo cia mwerĩ nĩ hinya mũno mũno na nĩgũkoretwo na thĩna mũingĩ mũno tondũ rĩũ no ũgũrire warega kũgũra.

Aheani a ũtũngata a ũgima wa mwĩrĩ nĩmatĩgagĩrĩra atĩ andũ othe nĩmathimwo eeh ma matĩgagĩrĩra andũ othe nĩmathimwa rĩrĩa kwĩna wongerekũ wa kũgwatania mĩrimũ thibitarĩ inĩ na nĩmarũtaga wĩra mũnene tondũ no mũhaka matĩgĩrĩrie mũndũ o wothe okorwo nĩgũthimwa nĩ athimwo pressure nĩathĩmwa ithimi irĩa ciothe ibataranĩtie na nĩgetha magerie kũgĩrĩria wongererekũ wa kũgwatania mĩrimũ na kũogũo no mũhawa wathĩke okorwo wĩ thibitarĩ ũrĩa ũkwĩrwo no mũhaka wĩke na andũ nĩmandĩka na magetĩka ũrĩa marerwo nĩ aheanĩ a motũngata na nĩmateithĩkaga tondũ rĩũ kũmania haũ andũ marĩrio nĩmaigũaga ũrĩa meragwo meke nĩmekaga na gũkatwĩ gũkagĩa njĩra na ũnyihũ wa wongererekũ wa wa mĩrimũ ya kũgwatania eeh ũgakĩnyiha na gũgakorwo rĩũ andũ mainũka ũrĩa matarĩrio e nĩmathiaga gwĩka na nĩtũonaga thĩinĩ wa gĩcigo gitũ andũ nĩmathĩkaga na mathĩka okorwo nĩ mĩrĩmũ ya gũkĩgũatania ĩgathiĩ na mbere na gũkĩnyihanyiha nagũo ũgima wa mwĩrĩ ũgagĩthiĩ na mbere na kũongerereka na andũ maga.

Arũtĩ a wĩra thibitarĩ inĩ , e nĩmateithagĩrĩria rĩrĩa mũndũ a heo mwana nĩ ũndũ ũndũ wambere nĩmamũtethagĩrĩria rĩrĩa arĩ thĩna inĩ ũcio wa kũheo mwana magagĩtigĩrĩra nĩmamũteithĩrĩria na nĩaheo mwana wega nathũtha wa gũkĩheo mwana maũndũ marĩa mekagwo ũgatĩgĩrĩra nĩmeka mũndũ ũcio, magacoka magaĩkaria mũndũ ũcio thĩ na kũmũhe mataro ma ũrĩa agĩrĩire nĩ kwĩmenyerera na kũmenyerera mwana wake na magakĩmũarĩria ũrĩa agĩrĩire kũrĩa nakũongĩthia mwana wake thikũ irĩa ciagĩrĩire eeh nĩmakoragwo na kĩrĩra gĩa bata tondũ mũndũ akĩũma kũu nĩakoragwo ena mataro me mataro e mothe ũrĩa agĩrĩire nĩ gwĩka ũrĩa agĩrĩire nĩkũrera mwana wake na kũma majĩrĩria ũgũo eeh nĩmaratara andũ magakorwo eeh manyitate na makahota atĩ mũndũ akĩũma thibitarĩ nĩaramemya ũrĩa e gũikara kana kaũ na egũkongithia atĩa okorwo nĩ cindano irĩa ciagĩrĩire nĩ mwana ũcio gũthecwo agatĩgĩrĩrra nĩamũĩgũithia na aigũa.

Aciari thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ rwathĩkagĩra kwagĩa na ũtuthũko wa mũrimũ. Na nĩ maragĩrĩa ciana ciao na njĩra ya bata mũno na makamaiguithia na makamatara na magakĩmera na mũtuthũko wa mũrimũ ũcio ũgakĩaga kũnyita ciana ciao mũno. Na Ngai agateithia ciana icio gũthikĩrĩria aciari. Na okorwo me thukuru merwo matikageithanie merwo matikanyue maĩ matarĩ matherũku kana ona gũthaka, ciana icio nĩ ithikagĩrĩria. Na thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ tũkoretwo kana andũ nĩ makoretwo makĩarĩria ciana na ikaigua, na gũkaaga mũrimũ kana mĩrimũ ĩratoria ciana mũno. Nĩ tondũ mamataarĩria nĩ maiguaga na makaigua kĩrĩra wega, a ciana icio igaikara na ũgima mwega wa mwĩrĩ igũrũ rĩa gũathĩkĩra aciari ao. Na nĩ tuonaga thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ gũtikoragwo na mĩrimũ mĩingĩ mũno tondũ andũ merwo maarĩrie ciana nimamaaragĩria nacio ciana igetĩkĩra kũigua na gwathĩka.

Eeh motungata marĩa mahũthagĩrwo thĩinĩ wa wwa thibitarĩ rĩrĩa kwa hanĩka ũndũ wa hinahi ũndũ wa mbere thibitari citũ nĩ cikoragwo na na ngari, ya gũteithĩrĩria mũndũ mũndũ ũcio angĩ korwo ndegũteithĩkĩra thibitari ĩyo agatwarwo thibitarĩĩrĩa ĩ mbere thibitarĩ ĩrĩa nene gũkĩra ĩyo, na nĩmakoragwo na indo ciothe cia kũgeria gũtangĩra gũtangĩkĩra mũrwarũ ũcio nĩmakoragwo na mbica irĩa ihũragwo andũ, nĩmakoragwo na indo ciothe irĩa ihũthĩkaga gũteĩthĩrĩria mũndũ rĩrĩa arĩ eeh thibitarĩ kana rĩrĩa oka na mũrĩmũ wa hinahi, na nĩtũonete magĩka maũndũ ma bata mũno tondũ nĩmageragia angĩkorwo kwĩna indo irĩa ĩra ĩrabataria thirikari nĩ ĩmahete nĩmageragia na jĩra irĩa ciothe mangĩhota gũtangĩra gũtangĩkĩra mũoyo ũcio na kũona nĩ mamũteithia na kũona nĩmageria na njĩra ciothe nĩmekũmũtũngata na gwagĩkorwo gũtingĩhoteka nĩmamũtũmaga nakũu mbere kũrĩa kwĩna ũtũngata kana kwĩna indo.

Andũ a rũrĩrĩ inĩ rwĩtu, nĩmetĩkĩrĩte kũhũthĩra njĩra cia kũbanga ũciarĩ na njĩra nene nĩtondũ nĩmathiaga thibitarĩ mũndũ agakĩrwo nĩ njĩra ĩrĩkũ angĩhũthĩra na nĩgũkoretwo gwĩkwega nĩtondũ andũ aingĩ rĩrĩa mathiĩ na mũndũ arorwo nĩ ndagĩtarĩ na oneka nĩ njĩra ĩrĩkũa abatarĩtie kũhũthĩra na etĩkĩra ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩ mwega na nĩ ũkorwtwo ũgĩteithia andũ na andũ aĩngĩ nĩmakoretwo makĩgĩa ciana ihĩnda rĩrĩa rĩagĩrĩire na rĩrĩa mũndũ abatarĩte na kũogũo nĩmetĩkĩrĩte kũrũtwo na ũciarĩ nĩ ũbangĩkĩte wega tondũ ciana ĩciaragwo rĩrĩa andũ marenda na ũndũ ũyũ ndũmathũkagĩra tondũ nĩ ũbangĩtwo wega na nĩũroretwo wega na ti andũ aingĩ eeh macemanagia na mathĩna mahinda marĩa mathiĩ na matarĩrio nĩ ndagĩtari njĩra ĩrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũbanga ũciari nayo andũ acio nĩmatwĩkaga a gũteithĩka na njĩra ĩyo nĩ njega mũno to nĩ ĩthĩtie rũrĩrĩ mahinda matene nĩkwarĩ na mathĩna maingĩ mũno tondũ andũ magĩaga ciana na ihenyana na angĩ mĩrĩ ndĩrĩ na hinya .

Ndawa cia gũthaitĩra maũndũ hihi mangĩũka hina hi, thirikari nĩ ĩgeragia ũria wothe kwa hoteka tondũ nĩĩkoragwo ĩkĩmenya atĩ ona okorwo nĩ thibitari no gũke ũndũ wa hina hi na kũogũo no mũhaka okorwo nĩ nĩ ndawa, nĩ mbica, nĩ ngari, nĩ madagĩtarĩ igo i gakorwagwo ĩkĩmenya atĩ maũndũ ta macio no mũhaka hihi mangĩũka na kũogũo nĩ makoragwo mebangĩte wega na rĩrĩa maũndũ macio mamakora nĩmarũaga namo otaũrĩa kwa hoteka, na kũogũo thibitarĩ itũ thĩinĩ wa bũrũrĩ wĩtũ wa kenya nĩ ĩgeretie mũno kwĩbanga na maũndũ ma hina hitondũ nĩmakoragwo makĩmenya no gũke ũndũ na ũndũ ũcio wagĩũka nĩ nĩũkoraga meharĩrĩie wega na makarũa na rũo nginya magagĩtigĩrĩra eeh nĩmaũtoria na kũngĩgĩkorwo matĩkũhota nĩ makĩggeragia njĩĩra ciothe nĩ mahũthagĩra njĩra ciothe cia gũteithĩrĩria andũ ao arĩa mekũnyitwo nĩ maũndũ macio ma hina hi na nĩtũonete makĩrũta wĩra wega tondũ nĩ ũndũ mebangite wega na nĩ ũndũ makoragwo meharĩrĩie otorĩa mũndũ akoragwo.

Eeh mawĩtĩkio marĩa moru makoniĩ mũrimũ ũyũ ,ũyũ wa mũkingo nĩ atĩ andũ aingĩ na andũ amwe nĩmetĩkagia atĩ mũrimũ ũcio rĩngĩ nĩ kũrogwo na makambĩrĩriaa gwĩciria maũndũ maingĩ na handũ ha gwĩtĩkĩra gũkĩnyũa dawa irĩa cikĩrĩ ho tondũ mũkingo nĩ ũrĩ dawa andũ acio maba mabaga gũtũ gũtũhũha magathiĩ kwa ago magathikũrĩa kũngĩ magathiĩ kũnyũa dawa cia mĩtĩ no ũma nĩ atĩ arĩa marũmagĩrĩra mawatho marĩa makoniĩ kana kũnyũa dawa irĩa ciathanĩtwo kana iheanĩtwo nĩ andũ a ũgima wa mwĩrĩ andũ acio nĩ matũraga na magakorwo na mĩrĩ mĩega kana magatũra thikũ nyingĩ mũno na kũogũo mũkingo nĩgũo mũ mũhũthũ mũno wa wa wakũhũthĩrwo kana mũndũ angĩka na ahone na atũre tene na tene na atũre matũkũ marĩa maothe Ngai angĩenda, no andũ aingĩ magĩtĩka tĩ andũ aingĩ me tĩkagĩra atĩ mũrimũ ũcio nĩwa waganũ no magĩthiĩ gũgĩcaria ũteithio ũrĩa mathĩaga gũcaria gũkũ na gũkũ mũndũ agekora nĩ arwarire na rĩngĩ nĩ egũte mũoyo kogũo nĩ mawĩtĩkio morũ na andũ nĩmekwenda marĩrio na merwo.